Ka ang'iyo pichani en ng'atoo man gi apiko. To apikoni otueye ogunia, ogunia motingo kodhi mag yiende. Manyiso ni magi yiende mane oseludi e juala, kaeto mose romo apidha. Koro otuegi e apiko ng'ama otuegi e apikoni samoro odhi uso gi kata samoro ng'ato ne osenyiewo, ikowo ne. Magi chalo yien mag obudo kaka ang'egi gichien. Yien mar obudo en yien ma ipidho to dongo mabor ma inyalo ti godo e bao. Jok moko be wachoni it obudono inyalo chuaki ma ng'ato nyalo madho ka nigi homa kendo nyalo konye. Yiend obudo en yien makendo kelo tipo kendo yamo maber, yamo ma okue e aluora. Kipidhe to aluorani bedo mang'ich kata ndalo machieng' rieny to iyudo ka aluora midake ng'ich

Ka ang'iyo ka gigo makelo mor, ma en pur ka ang'iyo pichani maber to onyiso pur mar nyanya kendo nyanyagi ochiek kendo gichiek e puodho maber ma ok okurgi .Gimakelo mor en ni ma en mor japur. Ka ipuro nyanji to ochiekni e puodho maber maok otou mang'eny ma en mor. Kae to nyanyagi opidhgi e laini to gichoikore maber makaa gi nyalobedo mayom. Koro ka ng'ani obiro towuotho mana e kind laini ka laini. Ka opono nyanya laini ka laini nyaka otieki. Nyanya gi ochiek maber kendo afya gi margi ler kluore kaka pichani nyiso. Kendo anyalo wachoni afya mar nyanya maber kata afya mar cham kata gimoramora mopidhi maber nyaka kel mor ne japith.